Urerioni keyoe kokochi borwekiok kochepchepitun ak kistoeng'e mugonjwoishek cheu kimokunok, pressure ak kokochi borwek koususitu neimuche ilabat inyoru kipnotet kosupekee urerionoton nii tesetai, boiboenchin biik mising urerionoton nii amun ng'itestai iyai urerioni niton nii ak ilabat itesyi labatet ak kiyai kou yeyoe bichu ilkimitu ak kimuch kistoeke kabisaa mugonjweishek chekachang'a kostoi urerionoton nii.

Chu ko asikarik Cheribe kalyet ang Barbara, asikarik chu koribe karishek si machanga eng Barbara ye kabit accident Ii ko icheket che chekeni, chekeni ngalekab license eng karit, kere ngos kakobek taerit eng karit ii, tos isube nderebaek arorutik chebo barabara, tos isube chotok bendoti kobune kelyek, kosubi oret nyuan me makat ii, nebo aeng komi karishek cheu ambulance ko yon bwone komuti bik che miondos, ko bichutok che ii hakikishani kole kakinaktechi karishek alake bichutok, karinitok sonyokwo, chotok ko ribset ab kalyet.

bo komonut keyai boisioni sikobor kibagenge negitiny'enge yegiyoe boisienyon en ofisisiekyo, ingeyai kouno koboru kole kitinye kibagenge ,nekiyojini biik boisiet kiojini ak muguleldo agenge kisipeken ak kibagenge negitinye en ofisisiekyo, nebo oeng' kobabai serkalit yegiyojini boisiet kounon muguleldo agenge kobabai missing, nebo somok koboru kole kegiji biik alak chemi saang kosich matumaini ak kocham ichek nyokobois en ofisisiek chuton amun en kibagenge netondoi ofisit noton ko noton amunei kobokomonut keyoe kiit neuno.

Boisioni kotesetai eng' emet komugul. Netai, kwae bichu boisioni kosubegei ak kandoinatet ne kakoyait. Ae bichu boisioni, kotiemei kowal serekalit engaindoinatet netindoi ii. Nebo aeng', komo koakse boisione wakati na kagichor kiy eng' saisiek cho kagichoris, kebele chito keboisie tairinik bichutachu sigobit koistoegei biik alake anan sigoek kanetut eng' chi age tugul ne chorsei komatakochoris. Yeiger ke kalabi tairinik kouno, kebele chito sikobit kogere chun alage kole makichorsei. Ko ngebel chito ak tairinik chotok komagokanye biik alake kochorso, konotok ko kakogon kalyet eng' emet. Nebo aeng' nebo somok ko, kichanaek missing cheae ng'alek cheu chu kosubegei ak amitwogik che kogoboisie anan kerichek chotok cheyachen che kogoboisie kichanaek ii, koimuch konde oeret kwenet yebwone garishek koger garishek mat kosirto a

Chutok anyun ko kandoik anan ko bounik che tetee boishonik sikobit kokochi biik alak akwai bichotok kou makeet kou mekeng'wa anan koyai kosubekee ak olemoktoi serikalit mising bichutok ko bunu emetab sang netieme konetech akobo muswoknotet nebo kasari, kobwonee bichutok mising kotakitariek chuton chekinyokonetishe anan kinyo koboroityin biik akobo miondo noton nekibo corona nekimii kenyitab kenyishek muut chekikosirto, kobichutok cheibu konetik amun ikere kelee kailach maskishek chotok chekiboishe ko kirinda corona.

Nitok anyun ko tekat nekikirote ak kimel en tabot siyekasai nyokebel, keteitei ak kechoben sakitiek chechotok ko kerichotab kipkaa, kerichondoniton kebute koto ko ng'arng'ar ak kerat yeu koratat ak kikartat en jikoni anan konotok kapkenaut barak, yekasai konotok iib kebele ak ketetei AK koik busaruk, koyekanamech mionwokik kochutok chekotam kemele amun Keny ko kimokomi sipitalishek ak kitomo koit kerichek cheu chekiboishen en kasari ko kichutok chekiboishen sikiikyok chekibo keny konyoise.

Nitok anyun ko siret anan ko kampunit netesetai eng' emonitok. Missing keboisie oretab muswong'natet notok ko teknolojia nekinyorune tuguk chegimakchinigei ageibun agoi kurget anan negit ak gaa kosubegei ak kiy ne kaicham. Ko sironitok bo muswong'natet koibwech tuguk ak nyumnyumindo ne kararan anan notok ko beit nemi ng'uny kosir notono ne katapkealei eng' siret nebo gaa anan ko duket nyo notok nebo gaa. Aldoi tuguk kwaa eng' beit notok nemi ng'uny nemuch ko konyor chi age tugul.

Bokomonut keyai mungaret noton bo ovacado amun kokwo barak biet noton bo ovacado nebo oeng komokokse missing ovacado eng emotinwek kyok chebo sang konoton yekialde anan yekiyoe mungaretab ovacado ke kokoikoitu sobet nenyo amun yekialde kenyoru chepkondok kyae boisiet nyon kou kende lagok sukul kiolchinengee amitwogik ak keyae kiy ake nekonu maendeleo ingimin ak korik kyok. Nebo oeng ovacado kobistos eng kompunisiek kyok kechobe kou mwanik kechobe kou blueband chekindei makatinik akot mwanik chekiilegee kokeboisie ovacado kechobe mwanichoton. Ko bo maana keyai mungaraniton bo ovocado amun kararan missing ih ak koaldotos ovacado

Bo kamanut katieniik chuu en kokwatiinweek kyaak amuu amuu chutoo ko katieniik ,ye bwaah toek ko ichegeet che ibaibaitii ibaibaitii gei ichegee achegeen en kokwet ko yeityeen bichuuu komii chotoon mengeech kobaibaichii ako machei agicheek katieniik nebo aeng yeityeensaa bichuu yebwaa toek kelupanii ,ye kilupaan kotareteen gei koyai boisiet nywaany en koriik kwaak anan koyai maendeleo, nebo somok yei tienjii toek ii koib komuut toek alaak biik anan keguur kijanaek chutoon kobaa komosweek alaak iib ko baibait biik ko notoon noon ko konuu kibagengei en kokwatiinweek kyaak ak en emeet nyoon.

Chutok ko amitwogik, agere komi muchelek, bendo, viasik, chipsishek ak mugandek ak chotok alak ingwek chechang. Chutok kioe amitwogik chu yo mi tuiyoshek anan ko shereishek eng' emet nyo. Ye kagio amitwogik chu koboru kole mi toek anan komi kiy nekyoe eng' korik chok sikagichop amitwogik cheonyiny anan chekororon kouchutok. Missing ko tibiik chotok mengech ak chepyosok chechobe amitwogik chutokchu. Nebo aeng' komi kichanaek chotok che murenik ak tibiik chekikoba sukul ipkinet akobo kaoisiet ak oli kichoptoi amitwogik alak eng' oret ne kararan ak eng' oret nenyalunot akobaibachi biik yeamishe.

Nitok ko chebololet, kikole mising en kolenjin amun ing'wot ak ko matundiat, boiboenchin mising biik chebo kolenjin amun anyiny kiomdoi komnyeet yekakichob ak kebarbar ak kialda kora, ko ng'ialda chechang mising keibe kobaa Nairobi koboiboenchi biik chechang chebo kabiloshek alak chemobo kolenjin amun anyiny ak kotesei korotik eng' borwekiok mising.

Nitok ko mokiot, mokiot ne kakiyo, ne tom kiyo akere komi pilipiliot ak komi sokotab mokiot. Mokiot kekole eng kalenjin ii, tindoi keswonyi kou ketinoto ne kilumdoi ii ak kesemberchi, ye kakobit ak kakoyam ketut ii, ip kitutu kechop ii, ko boibochin piik chechang mising, kyamdoi chaik karon anan kyam lunch amu anyiny mokiot ako boibochin piik che chang. Ni mi nguny ko tomo kechop ak ne kakinde beshenit ak pilipiliot ko kakechop ako tayari keam.

Nitok ko simet ii, anan notok ko simet nekiboisie eng' kot negikonore chepkondok. Boisie missing eng' benkishek cho. Inetigei anan iwe sukuli notok nekinetei muswoknotet anan ko teknolojia nekiboisie eng sai anan konetini chi age tugul neingen, neingen okobo kompyutaishek chutok chu. Ko bo kamanut inai ago chamtaat eng' chi age tugul konai boisionitoni bo muswoknotet.

Chutoo aany anyuun ko Kobel kikolee missing en Riftvalley kikobatis kabatiik chechaang ko kole Kobel ye kakobiit yaan Mii kinemuu komostaa naan leel keujii asista anan kemaa ak yeityaa keib kobaa factory ko yotoon ii keyachii chikilisheet ak kegonoor en poketisheek kwaak ye kakobaa paketisheek yaani kagoek tayari ibaak keyaldaa keibee kobaa ematinweek ab saang anan nyekebaisheen en sipitalishek kyaak.

Ineni ko chapati kiboishien mwaita i,unga chebo nganuk che kakindan ak kiboishien chesigiri anan ko gasit, kiburuktoi mayaat anan ko chebololet ak kinder chumbik, yeityo keboishien kit nekikureen frying pan kechoben. yekokechop kerolen kwa agenge ak yekokoik tayari Liam, boiboenyin missing biik chebo kolenjin

Nitoo ko bandiat nekakibeel bandiat nitoon nii kebeleen sikirii anan ko ngetetiat nebo maat , ngetetiat nitoon bo maat komanguneen kwenik che kagilaal nguni iwendii mbaar ibuut bandiat iistee karstasiok che kerei ichegeet taityaa ibeel ye kaibeel ko yaan igere en pichait ko tiayari keyaldaa, nebo iyaldai nguno neuu noon ko sosom agengee ak ko alaktos missing nebo aeng pandeek chutoo ko kikolee missing en kalenjin ak leem amuun nitoo kobaishe kora komuuch kengaa sikwaam biik chechaang.

Nitok ko kapkaimaut, kapkaimaut nebo kasari nekiboisie kechobe amitwogik che chang, akere kakoo amitwogik che chang kou muchelek, bendo mi viasik ak alak che chang eg yoo, kapkaimaunitoni komi kwenik, kapkamautab kwenik, moboisie stimet ak moboisie kasit, nito ni anyun kotoreti kechop amitwogik chechang eng saisiek che nyumnyumen, toreti piik chechang yechope amitwogik chechang keboisie maat neu ni sikobit kochokyi amitwogik eng oret ne nyumnyum ak eng oret ne rahisi. Ye karuryo amitwogik haraka, kebore maat kotestai ngetetyot korip amitwogik si mauryo.

Chutok ko asikarik chotok bo timwogik. Asikarichuto chu komi parade nengw'i, lasima komi kandindet ngwan noto nebo emet ab Kenya noto ko president William arap Ruto anan ko mong'u en suguling'wai nebo konetisiet noto ko manyani. Anan ko betut ne holiday ne mi kandoikyok sikopiit komochenchi asikarichuto bo timwogik. Asikarichuto chubo timwogik koribwech tiong'ikyok cheu simbaisiek, kimaketok, torok.